Pur mar rechni ber nikech bang' ndalo matin kaka dweche adek rech matindo bedoni osebedo madongo kendo oseromo chiro. Kendo inyalo pogo rech karech e ekidieny mopogre. Ma konyo erango kaka rech dongo kendo miyogi chiemo kaachiel kod yath. Bang' ndalo moko, kapi osee lil, inyalo wilo ne rech pii mondo gidong e kama ler. Ji bende yudo tije kuondegi kaka mar miyo rech pii , pause yath girito ler mar aluorano.

Ker mar piny, kaachiel gi jalupne obiro yawo tesend obila manyasani mayudore e mbui. Mae konyo nikech kang'ato nimabor gi tesend obila, ok ochuno ni nyaka oringi mondo oyud tesend obila man machiegni kode. Onyalo tiyo gi mbui, kata yore manyasani egoyo lipot kaluwore gi chandruok moyudo kata gima otimre. Obila moruako majan nenore ka temo lero neker gima dhi mbele e tesend obila manyasani moyaw. Kendo waneno ka ruakruok gi e manyasani. Kata yore magitiyogo kaka kompiuta, kaachiel gi microphone mowuoyo go. Jogo man kanyo oruakre maler kendo ochiko itgi kagiwinjo wach ma obila moruako law mamajan wacho, kaluwore gi gima dhi mbele.

Pith mar gwen ma nyasani dwaro pesa mang'eny nikech ot migeronigi nyaka chop e rang'iny moket gi migawo mar pur nimar gwen ok onego othung' ahinya kendo ok onego gibed mabor ahinya gi jowadgi. Pith margwen manyasani bende dwaro ler mar rang'iny mamalo nimar bedo molil biro miyo gwen tuo. Kendo pause chiembgi gi pii, kaachiel gi gik ma iketonigie chiemo onego orit maler kendo iluoko bang' saa mowinjore. Gwen gi bende onego omii yath kaka gimedo dongo mondo omi ogeng' negi tuo kata othiedhnigi tuo magin go. Mae konyo eyudo gwen mangimagi ber kendo madongo ahinya. Gwen gi bende, ok migi kit chiemo achiel nimar nitiere gik ma dendgi ok bi bedogo, kendo alworagi onego obed moling' maonge koko nimar koko biro miyogi tuo kata paro.

Ka osee tegno maber epuodho, igole kendo imoye kuom ndalo ma moromo. Kosetuo maber, idine, ipu ipiedhe kendo idare maler mondo kik mi odong' gi pote maoko. Bang' mano, imoye kendo, ikete e gunia kendo ituang'o, ikete eot kamaonge ng'ich kendo kama oting'ore malo matin mondo ng'ich mar dier ot kik chopie. Joma nigi dero bende keto ei dero kata ng'awo ewi gama mondo mi ng'ich moro amora kik chopee. Ikete kama nigi liet. Jomoko bende medo kete yath mondo mii tuo kik donje kata kudni kik maki. Bang' mano, inyalo tere e chiro mondo iusi kata ichamo, gi joodi.

Pith mar rombegi ber nikech kisemigi chiemo kaachiel kod pi, inyalo weyogi nikech gin kamogeng'negi kendo itim tijeni mamoko. Kendo ing'eyo gima rombo ochamo nikech in iwuon ema imiyogi chiemo, pi kaachiel kod yath. Rombegi ber nikech nyalo lielogi ka ndalogi osechopo kendo piengi itero e kambi ilosogo lewni mayom, kendo lewnigi bechgi nimalo ahinya. Rombegi bende nyalo miyi chak kendo inyalo yang'ogi mondo iyud ring'o. Bedo ni ing'eyo gima rombo ochamo geng'o tho mang'eny mar rombe mabiro kuom tho nikech gichamo gik mokowinjore ka gidhi kwath oko e pap.

pesa atiyo godo e ngima na ma pile pile kaka : nyiewo chiemo ne jooda, yudo kuma wadake kata nyiewo lewni ma warwako kaachiel kod wuoche. Kendo pesa ichulo kuonde mopogore opogore kaka e osiptal mondo mi iyud thieth , e sikul mondo nyithindo oyud sombgi kata e chiro ka idhi nyiewo gimoro nyaka iti kod pesa. Kane achako ohala nakawo hola e bengi mar pesa kendo naduoko bang'e ka ohanda osedhi pesa kata e kanisa giko odira ka giko odira atero pesa matin kaka ranyisi mar erokamano.

Jopuonjre manyiri manenore ni jodin mag Islam kaluwore gi kaka gi umo wigi, kendo girwako lewni maboyo, ni e klas kendo gisomo. Ka japuonjre achiel somo buge kendo japuonjre moro to ndiko. Jopuonjregi obet ekom mar bao. Japuonjre mandiko gi kalam marambulu, orwako tere elwete madiere. Jopuonjre manyiri gi, nenore ni ohero sombgi ahinya kaluwore gi yoo magidimborego ka gin e klas kata obedo ni japuonj onge to gitimo tijgi ka giling' kendo gitimo tijgi ka gihero ahinya.

E piny manyasani mokwongo, inyalo rango e mbui kendo inyalo yudo kony. Kata inyalo manyo jolony mong'eyo wach simu mondo orang ni gima omiyo simu ok ti maber. Kata inyalo duoko simu e duka mani ng'iew mondo mi girang ni, to kok ginyal loso ibiro miyi simu machielo, kapod in gi kalatese mani ng'iewo go, miluongo gi dho ngere ni warranty.

Jopuonjre mae pinje mopogre nyalo yudore kendo gisomo kamoro achiel. Ok ochuno ni japuonjre owuog kuma entie, kodhi kuma puonj dhiye mbele. Japuonjre ka japuonjre nyalo yudo somo kuma odakie. Ok ochuno ni japuonj nyaka aa kuma entie kodhi yudore gi jopuonjre, onyalo puonjo kuma entie to jopuonjre luwo kagin kuonde magintie gibende. Kapuonj osee rumo, jopuonjre nyalo dok chien to ng'iyo kendo gima ne opuonji nimar mbui ok wit gik moko.

Migawo mar pur kaluwre gi tiegruok magiketo e gwengewa, um ka gitiego mine, wuone, kaachiel kod rowerni eyore maber mag pur mamiyo iyudo yuto mamalo kitiyo mana gi gik ma in go e aluorani. Pur manyasani ber kendo oyot molu moloyo pur manyachon. Pur manyasani, inyalo pidho gwen, rombe mamiyi ring'o gi pien, diek mamiyi chak gi ring'o, dhok, anguro kaachiel gi winy mamoko. Kendo inyalo puro olemo, alot kata cham. Ok ochuno ni nyaka ibed gi puodho maduong', inyalo tiyo gi puothi matin ma in godono to kitiyo giyore manyasani, puodho matin nyalo miyi yuto mang'eny kendo moromo.

Udi maboyo ma oger gi lony manyasani, kuonde tugo mag nyithindo, lewni ma ji oruako, picha maji adek go goyo, kaachiel kod yiende man ka nimar nitiere ng'at ma oketi kata ji ma ondik tich ka mar rito aluorani kaachiel kod rito yiendegi.

Wagero udi kawatiyo gi lony mopogore. Mokuongo, wakawo yiende madongo, wakunyo mondo obed kaka siro. Watueyogi gi gituoro, watueyogi kaachiel kod fito matindo tindo kaeto wa waketo tado. Kaluwore gi nyalo ng'ato, onyalo keto mabati kata lum. Kaeto wakiko lowo gi pi to wamuono kor ot kaachiel kod dier ot. Kar dhoot gi dirisa, ng'ato nyalo loso mar bao kata kod chuma kaluwore gi nyalo ne. Kendo ng'ato nyalo keto kaka ochoko pi koth mondo otigo ndalo mag oro. Udigi ng'ato nyalo keto maduong' kata maduong' kaluwore gi joot, ma en go. Kang'ama nigi joot matin, biro gero ot matin. Kangama nigi joode mang'eny, biro gero ot maduong' mondo mi oromgi giduto.

Ndara manyasani, nyamburko, apiko, udi maboyo moger gilony manyasani, yore mag sitima, lewni maji orwako, miyono kaka okado wiye kaachiel gi ranyisi ma oket edier boma no.

Tich mar puonj berna nikech akonyo nyithindo somo, ng'eyo ndiko kendo ng'eyo timonegi gik moko gin giwegi kaka dhi echo, kendo rito ler mar dendgi. Kendo amiyogi rieko mopogre opogre kaka wacho dho ngere kata timo kwano. Rieko ma amiyogi kaka japuonj, gibiro tiyogo engima gi mabiro mondo gitim gima gin giwegi gidwaro engima. Apuonjo nyithindo mondo mi giher re, giluor re gin giwegi, kendo giluor nyaka jonyuol gi. To ok jonyuol gi kende, ng'ato ang'ata maduong' negi en janyuolgi. Apuonjogi ranyisi mag muolo, kaka duong'o eod ng'ato kapok idonjo, kendo goyo erokamano ka ng'ato ang'ata okonyi. Lemo kod miyo chike Nyasaye luor.

Udi maboyo gi, moger gi lony manyasani, kachiel kod udi matindo be. Mtokni manka, kachiel kod ndara, nimar ma en ndara moger manyasani. Yiende ma opidhigi kendo orit maler. Arita kwe mar boma ni, nimar kuma jii ng'enye nyaka ket arita maber. Ohala mopogore opogore bende madhi mbele ei boma be.

Osiptende mag ji giwegi kaachiel kod mag sirikal ok ni machiegni kodwa, omiyo wayudo chandruok ahinya. Kamiyo dwaro yudo nyathine edier otieno, wachandre ahinya nimar osiptal nimabor ahinya. Osiptende mag sirkal onge gi yeth kendo koro chunowa ni wadhi e osiptende mag ji giwegi mapod nimabor kendo kawo pesa mang'eny ahinya. Nyithindo matuore gotieno bende ng'enyne jonyuolgi yudo chandruok nimar gotieno chopo e osiptal bedo matek nimar gin mabor ahinya. Ng'eny jopuonj wuotho kanindo ebath ndara kaluwore gi bor mar osiptal.

Ong'we yamo manyasani, pesane nimalo nikech ng'enygi oklos e pinywa ka, ilose pinje maoko. To kelo gi e pinywa ka kao pesa mang'ey. Omio kagise chopo ka, gimedo pesa mondo giyud ohala kendo gigol pesa mane gitiogo kuom ting'o gi ep koae pinje maoko nyaka kelogi e pinywa ka. Moko ikelo e yor pii, kendo moko ikelo e yor yamo, ma mamio gikao pesa mang'eny ahinya. Rieko mitiogo e loso gi kaachiel kod gik mitiogo e loso gi, bende kao nengo mamalo mamio kosetiek losgi to nengogi bet mamalo ahinya.

Tijni dwaro rieko, lony kendo tiegruok makende, nimar ng'at maok otiegi inyalo paro ni ikonyo ng'ato kara imedo hinyo jatuo. Jalony motiegni tijni onego omi jatuo chike ma oluwo kaluwore kod kaka ohinyre kendo kaka onego ochang mapiyo piyo. Jatuo chako puonjre mosmos kendo kaka ndalo medo dhi mbele kendo kaka omedo chango ekaka puonjruokno bende medo bedo matek mondo mi chokene oduog kare. Onge yoo achiel mar chango ne jotuo tee, tuo ka tuo nigi yorene mag chango kaluwore gi kaka jatuo notur kata kaka nowil. Tijni dwaro horuok makende, nikech jatuo nyalo kawo ndalo mang'eny kaka higni adek mondo mii ochangi mondo oduog ewang'e kaka chon.

Ng'eyo tiyo gi kompiuta en gima ipuonjo kachakre okang' mapiny nyaka okang' mamalo. Okang' mapiny, anyalo puonje kaka iyawo kendo iloro. Kwa dhi mbele anyalo puonje kaka otimo tich, okano tijno kendo kaka onyalo yudo tijno kuma okane kooro ne jo jowadgi kata jopuonj. Tijni dwaro bolruok nikech jopuonjre moko biro ng'eyo piyo to jopuonje moko biro ng'eyo mos. Ka wase a e okang'no, wanyalo puonje kaka onyalo neno tuke mopogore opogore, kendo kaka onyalo ndiko kotimo kwano eyoo mayot kendo kaka omedo ondiko piyo. E pinywa manyasani ng'eyo tiyo kod kompiuta ok en yueruok, en gima ochuno nyaka wang'e. Japuonjre nyaka ng'e ni kompiuta tiyo gi mach to ka apuonje mondo ong'e ka mach orumo, seche monego ochoye emach kendo kamach osee rome kaka onego ogol.

Chwo ariyo ma obore gi leso otucho itgi kendo oruako tigo eluetgi gi etiendegi kendo giruako akala. Achiel kuomgi oruako ogudu to moro opidho wiye. Gimako luth ka ging'ire kendo chal ni gi go mbaka. Jaduong' ma oruako ogudu siemo wadgi. Chal kagima okwere wach moro nikech hike nenre ni ng'eny mohingo dichwo machieloni. Dichwo machieloni kendo range ewang'e mos kachiko ite newach ma imiye. Giguom ka ging'ire to gin kuma nitiere yiende machal ni nitiere bungu, gipondo ka jaduong'ni miyo dichuo machieloni paro maliw nikech ohinge e higni. Kaluwre gi kit ruakruok gi, wanyalo wacho ni chwo ariyogi gin jo Maasai, kaluwre gi tigo magiketo kendo leso magibore go.